Biik chekanai eng yu ko maasayandana ak monung'otiotnyi. Tinyei komonut amu kakoborjigei bororiet kole kakomach kocheng'jigei sobeet koming'is ko biik aeng'. Kakoboor kole kakochamgei ak komach koming'is eng panda nebo ing'unyuni.

Kiit ne tesetai eng yu ko kamutetab sandet ak chamanetnyi. Kimutei chamanik kobun kong'wa agoi koret ne bendi ipkotungei koek akenge ak koyosyo kole mometoige eng ing'unyuni eng sobenywa tugul ne makomeng'is.